boishonik chebo abokora chekiyoe en kokwotinweki kongamun biik chemiten yotoni ko biik chemiten kila miten biik chemngishe en yoton ko bichoto che mengishe en yotoni kokikonai boishonik cheimuche koyai ichek akosich tuguk cheimuche kotorengee amuni amnuee neoo nekiyoe nitoni anan neyoe biik sikopit koyai nitoni kongamun nyorunen yotok melekweki ak tugukchemuche kotoretengee en sobet nebo kotugul kokochin notok koya kora komiten chamet toku kele miten chamet nekikokoi bichuto kocham boishonichuto boishonik okot neu baet nebo kiagiki boishet neu nebo temisheti boishet akot neu nebo kechop matubaruk chekiteksen koboishonichutoni kimuche keyai chebokotugul amun kikonoyo ak biik cheboyotoni ak kikocham bichotok omuche konyorunen tuguk chemuche kotoretengee amun kakimwa kele kitneoo nebo boishonichutoni komuche kosiken yotoni tuguk chemuche kotoretengee en sobet nebo betushechu kora kokitneyoe nitoni sikopit keyai boishoni chebo kora ko ngamun bichoto chemingishe en yotoni kokikotiny makanotoki akokere kole imuche kotoret boishonichoto kokochin notok ngongetos kila ko kaech emet konoe kole boishet neyoche keyoe ko ainon akoyai boishonichoto amun kikonai ichek akomuche ingen koyai komie ichek boishoni choto

Kaimutyet netai ko kaimutyet nebo ng'alek chebo maat anan stimet nito ni ko ngamun miten kepeperwek chechang' chetomo koityi sitimet komamuche konyorchigei ng'alek chebo muswang'notet komatindoi mayato amun maat nemong'u en sitimet komuchei kotoret tukuchoto ko yon tomo konyorchige komuchei komatkonyorchigei tukuk chebo muswang'natet kora komiten biik chematindoi simoishek che muchei koboishen anan tukuk chekiboishen eng' ng'alekab muswong'notet ko biichuton komaimuche konyorchigei tukuchuton kora miten biik chetomo konyor kimnotet anan ng'omnoyet nebo koboishen tukuchoto ko biik chetomo konyor ng'omnotet nebo koboishen tukuchoto komaingen ele boishoitoi oko manyorchingei tuku cheyochei kenyorchigei kiit anyun nekimuchei keyai sikobit ketoret kiito ne tot kosulda ko keker kele kakinet biik ole kiboishoitoi ng'alek chebo muswang'notet kinet biik tugul kinaam ketil tuyoshek akobit kinetat biik akot sikik biik chekakoekekitun kinet ele kimuche keboishoitoen oretab muswang'natet amun toreti noton ko ye kakinet akonai keker kora kele kakiyat korik cheechen chekimuche kenyorchi yoton tukuk chekiboishe chebo muswang'notet cheu simoishek ak tukuk alak tugul cheboishe en yoton kora koyochei keker kele kakiipcho tukuk cheyamegei